Ikundi cia ũteithio wa mbeca ta SACCO, nĩ cihotithĩtie andũ mũno kũgĩa na mbeca nyingĩ tondũ nĩcimaheaga loan kana nĩ cimaheaga mbeca cia ngombo iria andũ acio mathiaga makaiga okorwo nĩ mbiacara, makaiga bainda, mbiacara ĩgatherema ũgu makagĩa na mbeca nyingĩ mũno. Na mathĩna marĩa SACCO cihĩtũkagĩra nĩ rĩmwe andũ nĩ maremagwo kũrĩha mathiirĩ macio ũgakora nĩ maremererwo.

Mathĩna marĩa marũmanagĩrĩra na kũhũthĩra mbeca cia intaneti nĩ ta kũgũra indo citabangĩirwo, kana mũndũ atabangĩire, tondũ hindi ciothe mũndũ ena thimũ ũguo nĩ kũga o ona kĩndũ kĩega agathiĩ onokorwo ndabagĩire akagũra, rĩu niĩ ingĩendekĩthia andũ makorwo na kabanjeti kana, karatathi karĩa mũndũ abangĩire kĩrĩa akũgũra na mbeca ciake, na ona kũngĩka atia ndakongerere kĩndũ wa kĩu augĩte nĩ akũgũra.

Thirikari nĩirĩ magoti marĩa makoragwo indo-inĩ koguo o kĩndũ gĩkiendio nĩkĩrĩ gĩcigo rĩrĩa gitagwo VAT. VAT githĩ, bata wayo ni kuga nĩ Value Added Tax na VAT ĩyo nĩyo ĩhotithagia andũ kũiganania thogora wa indo na tuge okorwo thirikari nĩ irenda kuongerera kĩndũ, kana nĩ ĩrenda gũteithĩrĩria andũ nĩ ĩmaheaga subsidy kana ni yongagĩrĩra mbeca harĩ thogora wa indo.

Thirikari o kĩndũ gĩothe kĩrĩa ĩrendia nĩkoragwo na magoti marĩa ĩkoragwo ĩhagĩkĩire, na magoti macio mũndũ ona ndamenyaga ũrĩa aramarĩha nĩ marĩa metagwo VAT na nĩmo matũmaga thirikari ĩhote kũiganania indo, thogora wa indo tondũ okorwo kĩndũ kĩ na goro mũno, thirikari no ĩrutĩre ĩkĩre mbeca kana yongerere kĩndũ kĩu nĩgetha andũ mahote kũgũra na ũndũ ũcio nĩ ũteithagia mũno tondũ mũgũri handũ hothe harĩa arĩ, nĩ ahotaga kũgũra na mbei njega.

Aca gĩcigo-inĩ gĩakwa gũtirĩ ikĩro cigĩtwo cia kuonania ukinyanĩrĩru wa tekinoronjĩ macukuru-inĩ ma gĩcigo gĩakwa. Na no nyendekithie thirikari ithomithie andũ, nĩ getha onao makahota gũaka mĩako mĩkinyanĩru.

Ũbataire guetha andũ manyihĩire mũno ikũmi, arĩa marĩ na maoni mamwe, ũcoke ũthie wethe njanji ũrĩa ũkũ draft ĩo copy kũringana na Sacco constitution kana mawatho ma Sacco, ũcoke maratathi macio ũthiĩ ũmatũare kwa Commissioner wa Development wa ma Saccos.

Tala na bengi nĩ ciheanaga okorwo nĩ motungata ta ngombo, ũgakora nĩ cihanaine na ngombo yao ĩkoragwo ya hi na hi kana yũkaga ihinda rĩu wa mĩĩtia. Ningĩ Tala na bengi, rĩrĩa mũndũ aigithia mbeca ciake kũndũ kũu, mbeca nĩ ciciaranaga koguo ũgakora okorwo waigĩte ngiri ikũmi, kwa ihinda rĩrĩa ũkũiga ũgakora mbeca ciaku nĩ ciongererekire.

Ĩĩ niĩ nĩ nguona ta kwagĩrĩire gũthoma mawatho na mĩtaratara irĩa yandĩkĩtwo nenda-inĩ cia ũkombithania ũtanaingĩra kuo. Tondũ mawatho macio no ũkore arĩa moyaga nĩ macokaga, arĩa moyaga mbeca cia ngombo matathomete mĩtaratara nĩ macokaga makanjia gũtete. Ũgakora mũndũ ararĩha mbeca ta maita merĩ ma iria oire tondũ ndathomete. Ningĩ kwĩ andũ onao maiyagwo, tondũ matiathomete mĩtaratara.

Kũrĩhĩra SHA ũtarĩ mwandĩke ũgũthiĩ kwa M-Pesa, APP ya M-PESA ya Safaricom, ũingĩre ũthie gwakurĩha na M-PESA, ũcagũre hau ũrona Paybill. Paybill namba wandĩke two zero zero two two two, ũcoke akaũnti namba ũheane namba yaku ya gĩbandĩ. Ũcoke ũhihinye uge, ũcoke uge nĩ mbeca cigana ũrenda kũrĩha, na ũcoke ũrĩkie na mbini yaku ya M-Pesa.

Ũgitĩri wa maica nĩ mwega tondũ rĩrĩa mũndũ ahurũka kana hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akua, andũ arĩa atiga matirĩyaga thĩna tondũ nĩ marĩtũmagĩra mbeca irĩa waigĩte we kana okorwo nĩ gũthoma ciana ciaku nĩ cigũthoma citarĩ na thĩna tondũ mũndũ no agĩkue o ihinda o rĩothe.

Mĩtambo ya kĩrĩu nĩĩranyita mbaru kana nĩ ĩkĩrĩtwo nginya thiomi citiganĩte cia kĩrĩu, okorwo nĩ thiomi nĩ tuge ta rĩu ya gĩkũyũ, ĩ nginya thimu-inĩ ũguo ũgakora mũndũ ona atangĩhota gũtũmĩra gĩthũngũ, no ekĩre gĩkũyũ thimũ-inĩ yake na ahote gũtũmĩra thimũ ĩyo.

Rĩrĩa ciana ciratumĩra tekinoronjĩ kuuma cirĩ o nini, nĩ cigĩaga na ũgĩ makĩria. Ũgakora mwana nĩ ekũhota ona nĩ tuge e ngirĩndi two nĩ ekuhota gũtũmĩra laptop, kana ona thimũ gũtirĩ handũ atarahota. Ũguo ũgakora mwana ũcio nĩ arakũra na ũgĩ mũingĩ mũno, ona gwĩthomithia no ethomithie agĩtũmĩra indo icio rĩrĩa nginya atarĩ na mwarimũ. Ũguo ũgakora nĩ ciramũteithia na kĩrĩa arathoma nĩ arenderera mũno.

ĩĩ nĩ njigũĩte kothi cia graphic design cigĩthomithanio na cirĩ na wagĩrĩru mũno tondũ ĩna wĩra kana ĩna wĩra mũndũ arĩkia mũndũ nĩarandĩkwo tondũ nĩ tuuge andũ makĩenda kũingĩhia thogora wa kĩndũ, marandĩka andũ acio makamathondekera tũnyamũ tũu, andũ acio a mbiacara makongerera andũ arĩa maragũra hau.

Niĩ ndĩrona gĩthurano gĩbataire gũtabanio rĩria macukuru mahingĩtwo ta mweri we nana kana mweri wena kana ono ngorwo nĩ ndithemba ,nĩgetha hĩndĩ ĩyo ciana ona gĩthũrano kĩngĩ tabanio macukuru-inĩ ciana nĩ cihigite cukuru ũgũo gĩthũrano gĩtĩngĩhũtia karenda ya gĩthomo.

Aca niĩ ndikuona ta njĩra cia intaneti cia gũthomithia cingĩeheria biũ gĩthomo kĩa irathi, tondũ rĩrĩa arutwo maracemania na arimũ ao makĩmona ũũ na maitho nĩ makenaga mũno na kwĩ arutwo nginya matangĩhota gũtũmĩra thimũ tondũ thimũ kana intaneti matingĩhota gũthoma nacio na kwĩ arutwo nginya matangĩhota, kũndũ kwao gũtirĩ nginya thitima, ũkore kwĩna arutwo nginya matangĩhota kũgũra mĩtambo yao ya intaneti.

Google nĩ ĩteithagia na kothi ta kũendia indo ĩrĩa- he kothi Google ĩheanaga ya kũendia indo. Ũkaingĩra ũgathomera kũu ũkamenya ũrĩa ũngĩendia indo. Ningĩ no ũthome ũrĩa ũngĩhanda kana ũrĩa ũngĩrĩma kũhĩtũkĩra Google. No ũhote gũthoma nginya ũrĩa ũngĩongerera customer kana agũri mbiacara-inĩ yaku, ĩyo nĩ mbiacara.

Thirikari nĩ ĩgeragia kana arutani aria mangĩenda kũmaka igerio na ĩkaga ũguo kũrĩ arutani aria mareyendera, ũgathiĩ ũgeka kĩgerio okorwo nĩ wahĩtũka ũgacagũrwo kũringana na subject ĩrĩa ũthomĩthagia na no mũhaka ukorwo wandĩkĩtwo nĩ thirikari.

Aciari na arimũ nĩ maagiĩ gũtũngana kana kũgĩa na mũcemanio thutha wa kahinda kaiganona kũrĩa arimũ maagĩrĩire mathiĩ mauge mathĩna marĩa maragũmĩra arutwo na mere aciari, na aciari nao mere arimũ mathĩna marĩa maragũmĩra arutwo mĩciĩ-inĩ yao, ũguo nĩguo arimũ mahote kũmenya ciana cia aciari ũrĩa cihana na aciari mamenye ciana ũrĩa cikaraga thukuru.

Nĩ kwagĩrĩire gũkorwo na mĩcemanio ĩrĩa ya arimũ na aciari, nĩgetha aciari makera arimũ ciana cio ũrĩa cikaraga mĩciĩ na arimũ nao makera aciari ciana ciao ũrĩa cikaraga macukuru, nĩgetha okorwo nĩ arimũ mahote kũmenya ciana, o mwana o mwana ũrĩa ahana na arũtwo mamenye ciana ciao ũrĩa cireka cukuru.

Thirikari ĩtũmaga arutwo mathukuru-inĩ ma ngathĩ ya igũrũ ta yunibacĩtĩ, angĩkorwo mũrutwo nĩ erutanĩirie mũno rĩrĩa arĩ thukuru wa cekondari na rĩrĩa akinyia marks cia gũthiĩ yunibacĩtĩ kana thukuru wa ngathĩ cia igũrũ, thirikari nĩ ĩmũoyaga na ĩkamũrĩhĩra gĩcunjĩ kĩiganona kĩa mbeca, ĩkamũteithĩrĩria kũrĩha thukuru koguo agathiĩ na mbere na mathomo o wega.

Mabuku nĩmo kĩndũ kĩa mbere, harĩa mabuku mabataire gũthondekwo, magathondekwo okorwo nĩ mabuku, okorwo nĩ intaneti no cirehwo thukuru nĩgetha citeithĩrĩrie arutwo gũthondeka gĩthomo na ningĩ ona okorwo nĩ arimũ, maandĩkwo mathukuru-inĩ mateithĩrĩrie arutwo kũhĩtũka igerio.

Ndũrĩrĩ iria cirũmagĩrĩra kũhikithia ciana tene, ciana icio mĩtũrĩre yao nĩ ĩharanaga tondũ citihotaga gũthiĩ thukuru tondũ ciahika rĩu nĩcianjia maica ma okorwo nĩ ciana cigĩe ciana iria citekũhota, atangĩhotanĩria okorwo nĩ kũrera ciana na gũthiĩ thukuru, ningĩ kũruithia ciana cia airĩtu nĩ kũhĩtũke nĩ mahinda tondũ thaici mũirĩtu abataire aheo right ya gũcangĩkĩra kana gũkenerera ũirĩtu wake.

Rĩrĩa kwĩna mĩhango ta ĩyo, kana rĩrĩa onokorwo nĩ thirikari, ĩtabanĩtie mĩhango ta ĩyo, aciari na arutwo nĩmabataire, nĩmabataire, kũnyita itemi. Okorwo nĩ gũtengera, aciari magatengera, akorwo nĩ, ona arutwo magatengera, nĩguo, mũndũ ndangĩhota kũmenya, no ũkorwo ta rĩngĩ mũndũ arathimĩirwo hau, nĩgetha magatumbũra, magakumbũra taranda ya mũndũ.

Rĩrĩa mwana kana rĩrĩa ciana ciracemania hamwe mĩhang'o-inĩ ta ya mathako nĩ cikenagĩrĩrĩra. Ningĩ mwana no ahote gũkumbũra taranda yake rĩrĩa okorwo ni gũtenyera kana nĩ mũbira marahũra hamwe, rĩu ũgakora, ni wega mwana kũnyita itemi mihang'oinĩ ta ĩyo.